Kaluore gi pichani, gimabiro e pacha kaneno tijni en ni japur dwaro mondo ong'e gik moko monego yudre e lowo manyalo keto lowo bedo maber, manyalo chiego chiemo, kata bando ma opidh kuome. Koro omiyo japur nyaka ng'i lowo maber, konono i lowo kong'iyo, lee mathindo thindo makonyo e loso lowo mondo lowo oyud chiemo makare. Koro nyaka ong'iye maber kapok opuro. Mano e gimomiyo ineno ka japurni tang'o lowo e puodho. Puodhoni ilose, mondo obedgi chiemo maber mar oduma kata gik pur, minya pidh kuome. Emomiyo ong'iyo gini.

Kaluoregi pichani gini yudore e aluorawa kendo iluongeni bel. To belni itiyo kode eyore mopogore opogore e aluorawa. Yoo mokuongo wakawe kosetuo to warege. Koserege tinyalo molokre mogo, onyalo tiyo kode ee loso kuon kata ruo nyuka. Kendo nyukane mit ainya. Yoo machielo kose inyalo kete mobed ma mang'ich. Kosebedo mang'ich titiyo kode e bago kong'o. Kong'oni itiyo kode emath e aluorawa. Kendo loso kong'o onyuo kong'o maber kendo mamit. Emano egima omiyo e aluorawa waero tiyogi bel. Bel en gima ber ainya e aluorawa. Kendo okonyowa eyore mang'eny.

Kaluore gi pichani, anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni eyoo mang'eny mopogore opogore. mokuongo tijni en iluonge ni olo ne pii ne neee olembe. Tijni ber ahinya e aluorawa kendo osekonyo jopur eyore mopogore opogore, koro ka kaka anyalo puonjo ng'ato timo tijni en kamaa, anyalo nyishe no nyaka kapok ochako tijni nyaka obedgi gikma itiyogo machalo kaka beti, kosebedo gi beti, to aluora kanyo nyaka bed gi pii. Pigni ikonyowa e eolone chiembwa ma wapidho gi pii. Koro nyaka obed gi beti gi pii machiegni to kodgi gik moko matindo tindo madhigol madhigolo pigno e ei aluora kanyo. To nyaka to obed gi puodho maber moseloso maber makapok ochako loso gigo to dhi konye e yoo maber.

Kaluworegi pichani anyalo nyisou sigana momiyo ahero tijni. Mokuongo, mae tich pidho oo kendo oo ose oo en olemo mamit ainya koted kode chiemo. Ooni tijni ober nikech oyot .Oyot time. Mar ariyo, lose mondo ilose ma obed kuma modong maber ok dhi tiyogi pesa mang'eny. Kendo yath bodwani igone mana dichiel. Koro otiyogi pesa mathin mar ng'iewo yath. Mar adek oo ober ainya kendo oonge kute mang'eny manyalo inye. En kisepidhe tidoye maler to ti oti atiya maber ma onge tuo moro amora mamake. Kasto kosechiek maber to onyalo budho kapok otow kata okethore. Kendo kisetedo kode chiemo mamit to engi madili mamit oketo ndhadho echiemo ainya. Mano be ema omiyo aero tijni ainya.

Kaluwore gi pichani, tijni ni gi nengo e aluorawa ahinya. Gima omiyo en gi nengo e aluorawa en ni pidhe yot kendo ok okaw puodho maduong'. En kiselosone kumoro matin kendo kiketone madini maber ma chiem ma cham yudo to oromo. Kasto ka iselose kama to gidongo maber kendo gimiyi chiemo maber. Aluorana joma opidhe yudo pesa ahinya gitiyo kode kaka chiemo e aluorawa kendo ka giuse to giyudo pesa, mano emomiyo en gi nengo e aluorawa moloyo gimoro amora. Ober kendo ok okaw pesa mang'eny ka ilosone aluorane maber. En bura buya ema ok oduar kendo kiselose maber midoye maber to odongo adonga maber maonge richo moro amora.

Kaluwore gi pichani gima biro e pacha kaneno gini en pur. Mae pur mar alot. Alodni igero ne ode maber to odeni imiye aluora maber mamiyo odongo maber. Ode moketeni miyo konye egeng'o tuoche manyalo make kasto chako konye eyore mar yudo koth matin moromore kode. Koyudo koth mang'eny to koth mang'eny nyalo hinye kendo nyalo miye tuoche. Koro ikete e yore mopogore opogore manyalo konye mondo odong maber mondo ogol chiemo maber. Mano emomiyo ober ka ikete eode. To eode kae inyalo miye pi moromore kode ichako iketone kata chiembe mabeyo beyo manyalo kete odong maber kendo omiyo japur yot mar pidhe maber maok oneno sida moro amora.

Kaluoregi pichani, ber manyayudo kuom timo tijni ,en ber mang'eny. To tijni en tich mar choko yugi mealuorawa kendo okonyo aluora bedo maler. Koro ber manyalo yudo kuom tijni enni yugigi inyatiyogo eloso mbolea. Mboleagi inyalo dhi ole puodho mondo obedma ogol madili mar kodhi mipidho oyud ber maber kendo odong maber. Kendo jopur tiyo kode epuodho mondo gimed madili e loo. Kendo mar ariyo, oke aluowara, choko yugigi konyo aluorawa bedo maler kendo gen'go tuoche maricho richo mawanyalo yudore gi yugigi kokore aluorawa. Mano egima omiyo tijni ber e aluorawa ainya